Eidim nai serkali aitobira irbaribarani pee mitumia ake ilderefani impisai kumok egira aaya endaa osokoni niidim sii nai aitodou bei eilata metaa mitumia nai kuna garin iropiani kumok egira aaya endaa osokoni.

Keidim naaji kulo ainyang'ak nepuo neikilokwan oltungani le dukuyaa ashu pleasure nitoki aikilikwan Ole uni peetumoki anoto ajo kainyoo naai bei entoki maalum naa peemeitokini ake aalej.

Tenaa kesapuk biashara keeku ore enkibelekenyata ooropiyiani naa kiilep naa teneeku naai etadouo biashara metaa ketii hasara naa keeku naa etadoitie enkibelekenyata ooropiyiani toombiasharani naapaasha.

Ore enkisuma e teknolojia neton aa kegira aiteru neeku Eton eeta nkuti changamoto enaa meetai laptop naisumare kuna kera nemeetai sii irmalimuni oitosha oidim aisuma kuna kera tookuna sukuuluni.

Eidim naai embenki aitasapuka biashara enye enaa pee itobirr app naa kiidim nirriwaa iropiyiani kulie kuapi naai naatii Africa neme Kenya ake.

Tenepik naai ilairemok ntokitin enye ena toki naji e comerce naa kiidim naai sirkali neret tentum naai ajo kainyioo emirita ele tung'ani naa Ore naa engolikinoto sapuk natii enewueji naa meeta iltung'anak kumok isimui ontokitin naai naoshie mpishai ena siai naasita.

Teneeku naaji etuuno olairemoni edaa enye. paa kelotu, enkibelekenyata oloingang'e metaa naaji egira aitarajia enchan. nelotu enchan nelotu olameyu, naa Kiko naa ena daa enye metua tiatua olchampa. neeku, metumoki aawa ena daa enye osokoni. naa tenemeya edaa enye orsokoni enkiti saa natii osokoni naa kitoki bei enye ailep. amu kegol naa itokini aatum ena daa.

Tenaa kisidai naaji osokoni metaa keyieuni naaji edaa, ashu nkishu nalo amir tosokoni nemeeta iltunganak kumok oopoito Aamir, naa kaisho naaji maamusi, matipila nkishu. ashu airem edaa. peyie atumoki ashomo atimira tosokoni. naa naaji tenaa, ketii bei shumata naa kaidim naaji napik ena daa olchampa, pee atumoki atimira. natum faida

Ekirae aajoki ilbiasharani pee edumu shares toonkampunini metaa naai teneeku etadotie ilepa bei ontokitin naa ketum naaji faida sapuk, naa kitokini sii aajoki pee itumia intokitin enaa apps airrua iropiyani, nemedung iropiyani kumok neeku meekumok iropiyani napuo tenia biashara neeku kesapuk naai enchukunoto ooropiyiani.